En ireyu kochang tuguk chebo komonut ako terter en ireyuton, okere ole en pichait niton ih okere ole rutunotin ketik en yuton akomii alak chemii betit chekokibit sikobit kemin kora en taban en pichait ni kora okere ole en batetab ketikchuton ih komii postisiek choton chebo stimet chekikichoben semendi sikobit kinde akeiben stimet kong'eten komosta agenge akoi age. Tuguchu kobo komonut en yuu amun netaa ketiik kotoreti kotilil koristo, kotilil oldo en oldatugul elemenye chii. Ketik koron kora amun kimuche keboisien ketech korik akeboisien en tuguk cheterter kora. Kit nebo komonut kora en ireyu okere ole mii postisiek ab stimet koboru kele kikonakta koroniton en boisietab stimet amun kikonyor stimet ichek oh mosereti en taisiek chekilole kemoo ngourit ak in keboisien kora en tuguk cheterter en kot yon iyoe tuguk kuk

En ireyu okere chii nekanam sirinyit ak sundanut konam en eut komiten ak teta ako en ireyu kotogu kele tenyiton ih komii kwokete ako togu kele karan niton elemiten tenyiton akoyomotin suswek chenyolu koam angandan nyalil kot missing yuton ako yamat tuguk cheome tenyi kotogu kele tenyi komianat amun kokosakit ako togu korosoik en tenyiton ako togu kele mii mook bortonyin anan makatenyin. En ireyuton komii korute anan nyoe tenyi chichiton kanam sundanut niton among'u ole inendet konyoe korutyin kerichek tenyiton ih sikobit kosob akowek komie. Tiengei tuguk cheterter kora asikobit kosakit tenyi ako ako ming'init kou niton amun imuche kokokiketu en oldake ako manamgee ak oliton koteritu ako sakit.

Boishoni Kobo komonut en kokwet ako boishoni kiyoe missing kamatik anan bik choton chetindo lok chemengech akoo chenyolu korib ichek ko inendet ko inendet ko kamenywan. Boishoniton nii keyochi lok cheto komengech kot missing chon koto kesiche chetom kosir orowek anan chetom kosir orowek taman konyoluko chuchun lakwet sikokimit, koyoe kuou niton kamet kochuchuni lakwet kinet kotindo komonut ko missing en iih kororonindap borto nebo lakwet amun ter chechuton chu chuchuni lakwet kosir cheko choton chebo kawaida, toreti kokimit ak koyet komie lakwet . Koraa kikiyan boishoni kele iborchin kole kamet kochome lakwet ingochuchun inendet ako boru kole inendet koborchin tekisto kot missing.

Bo komonut kot missing boishoni en kokwet amun okere ole boishoni ko boishet nekinete bik ab kokwet akobo ole kiyoito asipit kistoengee miondo noton nebo cholera amun mioniton nii kosamis kot missing ngonam koyanda en kokwet akonam bik cheterter,. En ireyuton nii okere ole chii niton ningolole en yuu kobure kou kondoindet noton nebo kokwoniton nengololjin bik akobo ole kistotoen gee mioniton akole kit nekiyoe sikotulilit oldoo en kokwet. Sikeyai kou niton nii kotoreti Lok amun lok kochoton ko chemengech soiti kostoengee beek chemii tapan tapan choton chetot korek mioniton nii ako somis ako nyolu kistoen gee Koraa kotililekitun tukuk amat kongoritun tukuk atgai tukul inimii koo, en ireyuu ko kimuche keyochi kit noton nekilelen cholera vaccination sikopit kostogee mioni kot missing.

Boishoni ko korom kot missing kotiyengee kele ingoriet oinon anan koroi oinon nekokikonin kotko neu anan ko neroisi anan kekoni nemoi komur soiti ko uitu ko missing boishoni ako moche chito netindoi ngomnotet nemii barak asikopit koyai boishoni. Sikinet chito koyai boishoni konyolu kotindo beek ak konyolu koraa kilach ingoroik choton chebo kasit sikoyai boishoni koib sobunishek choton chekiunen ingorioniton nii ak tukuk cheterter cheu burasishek ak cheterter.